Yon kimi ketuitosi ak bik sibakigat logbook chekikiwirta anan kochemotindo sigiik en betutab Easter .Kotuyenyon nebo tai nekokituyee ak choruenyun Amina, kepongoni anyun olekibenditoi. Kitebie ngwony ak inendet ak kengololchinee .Kingololdosi kemwa kele kibendi en au, betut ainon, Sait anon ak kibenditoi anoo, ak nee nekeibe. Kibendi kitindo kabsa tinyet. akobi logokchotet. Kimuche keib gifts chenootin ko kitabusiek, tuguuj chetot kotoret en somanenywan. Imuch keib kora amitwogiik am keibchi tuguk chebo kochesonen amun logok che chotet chemiten yotet komuch komengechen alaak missing